Ing'as apaash ee enturore oleng pee mintoki aedapash enkulupuoni ore pee intayu ilpaek nilo ake aaku intumiya lelo paek .Nena mashakuani oo ilpayeknpeyie etumoki naa, ataa niche embolea, ore Kuna aitubulu ningua naa niche naapuonu aaku embolea.

Ee kaidim atalaa eemiyai isiet tenkolong teitoki sii aaku ee idol Ajo iltungana aja iyata temukunda loidim atasisho ashu esiae nidim aishoo temukunda aishoo tembaret ino neeku ingas aingor Ajo kebaa esiae niyata nintoki aingor Ajo kaja iltungana liyata na maa ena siae iyiu nidipa toonkolongi aja neeku ore tenanu naa Nena tokini aingor oleng' maitoki sii aaku ekalak iltungana lainei enaa esiae naata esiae naitirikino oropiyiani temukunda ai.

kadim atalaa imiyai imiet naitoki sii angoru olchamba ajo kanyioo natii naitoki sii ainguraa ajo kebaa isai nasisho kulo tunganak, naitoki sii angura ajo kebaa erishata nayieu neesi ena siiai ore pee aing'uraa nena pooki naa inakata atumoki atalaa kulo tunganak, ore pee esisho tenkolong eleklek asho imiyai imiet ore pee esisho saii nalak enaa sai ore pee esisho esaa nabo nalak esaa nabo.

Kang'as aaku kore pee ilak iltunganak te nkoitoi ashu pee ilak igarin, ooltunganak pookin tenkoitoi olmutandao naa nchere ingas, aaku iyata ore pee erikinisho ele tungani oitalaku iropiyiani neeku meekure eetae enyamali. ore sii enkoitoi emutandao. naa nchere kelo angas aaku, ingas, Aiko miminie ropiyiani aaku iyata naa esimu ino tine wueji neeku kalo angas aitayu esiai enkiminta ooropiyiani. neeku, nabo, ingas aaku nchere ore pee ilak iropiyiani iyata Ina message ajo nchere italaa iropiyiani.

eee ekiyata enchula enoo ilaremok nekiataa sii aitoki enoo iltururi ekinggaas aaata olturur loojii lemereri youth alliance naa olturur looitasheki esia enkiremore esiaa naitengeni inkera, esiaii nawunii ooo esiai napuoi aibuung inkera ookishin akeyie nemeidim ate. enchuka ooilaremok naa ekibunga kiraa ilaremok lemuruaa nikipuo nekipuo atuum inkaitubulu too iltunganak oooreshisho nekitum aitokii sii kulo tokiting loidiim ataraar kuna tokiting torok too mukumendani niakuu ekiata iltururi nekiata enchula oilaremok.

Ekangas aishoru daikin tenkoitoi naishaa, neeku ore daikin naa idaikin, naapuo aaret iltunganak. idaikiin naa kepuku direct ashu kepuku tooltunganak eitu eimaa enkoitoi nimishaa. ore sii aitoki enkae bae, naa nchere, ore kulo tunganak loo nkampunini naa kepuo aatum, Kuna daikin tooltunganak oiremisho. too ropiyiani kuti. alang tenepuoi aayau teboo. neeku ingas aas entoki naji ee entoki too ropiyiani kuti alanga nilo ayau too nkulie, wuejitin naado. neeku enaikash ake pee intayu toolairemok loitem imunkintani amu inakata kitum idaikin tenkoitoi naishaa.

Ee ekibung's irkulie aramata amu inakata ake ekipuo dukuya, ore pee eyau ele tungani eng'eno enye. nayau sii nanu enai nikiyau tenebo, nikupuonu aibelekeny idamunot naa nikipuo dukuya. ore sii enkae baye ekibung'a olkulie aramatak peyie kitumo aataretoro te nchoto ooropiyiani. ore tele naa elelek naaji ake kincho peyie itum, ashomo dukuya teretoto eney oo ropiyiani ore enkae bae. naa elelek eyiolo ele tungani eng'eno ashu eet engeno, eramatare nimiyiolo iyie. neeku ore pee kibunga iyiook kira ilaramatak naa nchere ekipuo aatum eng'eno teguton oleng. ore enkae bae teniyieu nimir ashu, niyieu nimir enkiteng' ino tenkoitoi naishaa. naa ore tenibunganga irara ilaramatak elelek ake ete elde enkiteng' ino. keeku enkoitoi oleng malelek temirata enkiteng' ino.

Etomituokoki ninche eitoki, aapuo aendelea te nkiguran, enkikuatareaamu, enotoki naa ninche eitumiae, ilkeek loitemerisho ashu, ilkeek looponaa ngufu tosesen peyie etum aakueta oleng. neeku enetoiki ninche irkeek, looponaa ngufu naa Ina peeshomo ninche esiai naitasheki naa Ina department nchere pee epuoi aitasheyie ninche tesiai enkikuatare.

Eyieu akenneeta olarikoni lesiasa eropiya eyieu neeta eropiya pa ore peyie eeta eretoto oltunganak lenyenak na ketumoki na embae eare na eyieu neeta olarikoni lesiasa engeno ,engeno na ore ore peetum olosho lenye na ketumoki airoro sininye mbaa olosho lenye ore enkae bae eyieu neeta olarikoni le siasa orngur orngur na ore pinepu ltunganak lenyenak egira aimaa ngolikinot nelo aret ltunganak lenyenak ore embae eonguan nayieu neeta olarikoni lesiasa na eyieu neeta olarikoni erikore nabaya, erikore na ore tenelo nelo atumore nirorie ltunganak na eyieu neeta mbaa akeyie napuo aliki ltunganak lenyenak.

Eyieu neyiolou oltungani ashu olarikoni lesiasa ltunganak lenyenak tedukuya neyieu sii neeta olarikoni le siasa engeno narikie olosho lenye eyieu si neeta olarikoni le siasa orngur orietie ltunganak lenye, neyieu neeta eropiya ore peyie eponu lolotunganak nidim si atareto ltunganak lenyenak keyieu neyiolou ele tungani le siaisa airorie ltunganak lenyenak amu inakata nake itimu erikore ashu nakata ake etum connection oltunganak lenyenak.